Kore tanadol ana picha iyolo ntoki nalotu ndamunot ainen naa ltung'ana loipundustoi metarawa mpaskeli peyie etum aitibiraa seseni lenshe lolo tung'ana lopiru peetum aitibira seseni lenshe.

Kore tenadol ena picha, iyolo ntoki nalotu indamunot aainei naa, inkera naiguranita, inkera naiguranita tenkoitoi tenaa, eee tenkoitoi.

Yiolo tana picha naa ketii kotuunoki lkeek, neeinikini kulo piirai, noudiudi teabori neudi teabori apik kuna tokini naanyukuo petaa keimu nkare, polepole keumu nkare nejing' lolo keek naaku nkare naak naaku kebukoki nkare lolo keek pootum aatubulu

Kore ena bae naa enetipat amuu keretu iltung'ana lelo oopir lootopirito oleng' naa keretu ninche mete metepejo ilata natii iseseni meishunye naaah keiko metu metudung'o weight, petaa metum imoyaritin eeh enaa noltau tenaa sii neiken ing'onyo enche naaya lodo naaiyolo teneas ele kasi naah ke keretu ninche metaa biot.

Kore tana picha naa kadolita nkera kuninii nawenii tosunyai nenyeita ndaa keilio kuna kera ajoo ijo mara meata ong'otenye naaku nenyeita mayeeni naa mayeeni enyeita kuna kera naake.

Kore tanadol ana siai naa kadamu skul, nkera nashomo aisoma teng'oj nawaki ng'oji meshomo aadol nawata lmaalimoni lenche, poopo aadol ajo nyo naendelearita teine ng'oji, nepo okitabuni enche petaa keipudusutoi negerito.

Tiniyeu neye nipudus ltung'ana meeyelou ana siai, nipotu ltung'ana semina ,niliki neikoni tenesheti ng'oji netuwana ene, nekoni teneituki, neikoni tenebukorii nkare, onkatitin naibukori nkare, nipudus sii ninche faida yiale kasi anaa ijoki amaa kore tinijing' ale kasi ana faida kiaki ona.

Tiniyeu nipudus ltung'ana ana natii ana pisha naa, ipotu ltung'ana ana semina niliki ajoki kaji eikoni teneituki ene ng'oji, aiji eikoni tenesheti, aji eikoni tenetuki, aji eikoni tenebukori nkare, ofaida sii nayiaki niche tenejing' atwa ana siai.

Kore tanadol ana pisha, yuolo ntoki nalotu ndamunot ainen naa nkarin nat nata natumo accident natananga'are tana nkae aari tanaa sii natanang'a nkop, kadolita naa ltung'ana euto aitururo, neponu ad aa adol nkari niari natumo accident naaku niatoki naake nalotu akili aai ajo accident nataase tene ng'oji.

Iyolo tanadol ena picha, iyolo intoki nalotu indamunot aainei naa ingari narok natumo accident tolbaribari neponu iltung'anak aadol. Neponu iltunganak aadol aponu aayoluo ajo kanyio nataase, naa enkalo ilbaribari taa etiiki, ketii iltung'anak loolpikipikini ootuo naa pookin aing'orr enaa oshiake enutiu naa tekawaida tenepuku ajali neponu iltung'anak aadol ajo ainyoo natamishe, tenaa keishu iltung'ani orewita ing'ari, tenaa keishu lelo tung'ana otii inya aari eee.

Yiolo tana pisha, kengira laing'ok ara, laing'ok oare sapuki ara taatwa lchamba, netii ltung'ana loomanita loyeu noor kuna kishu, neilio taa naa laing'ok lootogorote taa kulo naa kugol taa orata, netii ale tungani oibung'uta ng'udi oyeu noor netii lokwa aitoki looponuta teidalo, looyeu noor.

Tiniyeu nias ana siai, Kore ng'eno nayiari piata, naa keyiari ake niyolou, ninko niyolou, ninko tinirip namka, ninko tinipik noshi toki napiki meibung'a ana najo lmusungu glue tanaa, niyolou atipika usi aremoki atwa namka usi ng'oji netikijate inia ake eyiari piiyolou puutum ataasa ana siai.

Kore tenadol ena picha naa yiolo entoki nalotu indamunt ainei naa iltung'anak, inkera inkera esukuul naaetuo aashil iltung'anak loolopita inkare lolo tung'anak looyolo aatolop ikare naa ninche eetuo kuna kera aashil tene weji iltung'anak loishindana aalop inkare.

Kore tanadol ana siai, yiolo ntoki nadamu, naa nkera, kutitik naiguranita, naiguranita layiok oare loiguranita, naashake nkuguran naiguran layiok nkera kutitik layiok.

Tanadol ana si ana pisha tana ana siai, yiolo ntoki nadamu naa, laranyak lang', laranyak lang' le le local music ,looranyita aitodowaya lkereti lenche to ltung'ana looyuolo ole meyuolo, netumiarita ntokitin esa etaata teknolojia etaata

Tanadol naa ana pisha, yiolo ntoki nalotu ndamunot ainen naa nkang' esamburr, namanya natii ntomononj netii nkera, namanya naa nkaji natiuwana ana nkaji emoidei, nkang' naa ana eltung'an ee nkang' esamburr naa kaitadamu naake, nkang'ite eltung'ana lesamburr

Tanadol ana siai nadamu nkera kutitik natii skul, neboitere madam eche, neiguranita, nadamu nkera naakwenita, naaamae nemoitoki eyuolo, naiguranita niche nekwenita, neng'ida tenebo, ne ne net neitibir nyia urafiki tenobo.

Iyolo ntoki nangira aasa tana pisha, naa kelio ntomonok naa kore kuna tomonok naishopito nankan nanyukuo kelio Ajo ntomonok esamburr, naing'ua sere nenapita nkare te lpirai te ljerikani, nopoito nkang', nenyarita lomon epoto nkang'

Kore tana pichaa keilio ntomonok namanya town ntomononi namanya town nootuo awok nkaree eewaki nchergeni lenshe boo netii ng'oji, netii tap loimuta nkare netii ltung'ana oyeutua lpirai lenshe naa nkare eokutoo teng'oji nebo keilio ajo teng'oji nebo ewok kuloo tung'ana nkare lomanya ng'pojitin napashpaasha noponu awok nkare teng'oji nobo.

Kore tena picha kelio ingarin natii ilbaribara naah kore ele baribara town etii, nelio kuna ariin ajo kei keitururo enaa keitasheito amuu keikumuk ingarin natii tekwe ninche neikumok intokiting' naaseita tekwe ninche neeku metum nafasi naim aasioyo naa kewoni naa aapuo maakutitik maakutitik ampaka neishunye nekwa natii tekwe ninche peetumoki ashom, naake enaa enaji jam.

Kore tana pisha, kadolita ltung'ana oare loara netii lkule looponuta looputa aaorr lookwatuta aponu aaorr, netii kuldo tung'ana lotinyikakita lowarita niche lotinyikakita niche pii, alde payian, oanda tomononi, oldo payian likae, niche lotinyikakita aaorr, nekwatuta kulo tung'ana lenabata aponu aapo aaorr, naa Kore kulo tung'ana taatwa ng'oji netii pens etii netii nkolo gate naibala

Yiolo tana picha naa keilio, ltung'ana loilio aajo ltajirini eimita nkoitoi aarapaa ana tomononi netii ltung'a netii ntomononi nawon tenkop natipika lkuniyia nepik lmachungwa tanaa lmaembe lenyanaa, naaku kemirita, nowon ake tenkop tenkoitoi naaku kemirita nooto kulo Tung'ana loilio aajo ltajirini tenaa larikok aarapaa neirorieta neirorie ntomononi neirorieta niche ntomononi.

Kore tanadol ana, yiolo ntoki nalotu ndamunot ainen naa menare penang'ari lchafu teng'oji anang'nang'aa, kore piidip aitumiyia ntoki naa iyiata lchafu nibol ale toki lo lo lonyori nitodoki lchafu lino, neito Kore sii nkae nalo nalotu nkw nkweai naa, kadol ltung'ana lolpikipikini Ajo koponu ene ng'oji, netiakaki epung'o, Kore tanaa iyeu nipung'u epung'o tada bata

Kore tana picha keilio lbarbaraa loimita nkarin neilio sikarinii loshi lelbarbara eitashoo tenkoitei etiorita nkarin, neti naa otoki ana arii nataana tene ng'oji neilio ana tomononi mpolisi ejokita nkari nkutukuta shomoo anda aloo nenapita ana tomononii nkiti kitabu netii sii ale payan eti tabataa era sii ninye lpolisii nenapita noshi sobua elpolisi mara lpayan ntomononi ejokita sii ninye ntomononi shomo kando mara ntomononi ejokita sii ninye nkari shomo kando.

Kore tena picha ketii oltung'ani loishopito enkopiya nanyokie, netuuno embaisikeli enye aibelekeny' naaku keitibirita, naah iyolo taa imbae nagira aendelea tena tena picha naah iltung'ani loitobirita embaisikeli, enkeju embaisikeli.

Tiniyeu nias ana siai naitibiri mbaoi, yiolo ng'eno nayiari niata naa ng'eno naake ntoki ntokitin naitibiri te mbaoi, neikoni tenetibiri, ldawai loopiki neina mbaoi pemenya lasai, mashinini nitumiyiaa itibirita neina mbaoi, ongo'ji sii nimiraki neina mbaoi tinidip aitibira metaa ntoki matejo taata natuwaa lkitanda, niyelou ajo kaji dei alo amiraki ale kitanda tanaa sii misa itibira kaji dei alo amiraki ana misa.

Kore taa ana picha naa kadolita ltung'ani loibung'ita pasii naaku kooshito nankan enyana pasii kepejito nankan enyana awosh pasii nankan enyanaa alee shit lenye epikitaa pasii petaa meishunye leloo gilgilat lenanka petaa keisupat nanka.

Kore tana picha kadolita nkera naipang'aita laini nenapita nabo nkoompe neilio ajo nkaik eitukutoo amu kore naa kuna ekwee nkaik eitukuto ninshe neilio sii idia tomononi naitashe teidia aloo naanyuta nkera naiteshekita nkera meituko nkaik. Neilio kuna kera ajo tanamara naake keitukuto naake nkaik nopuo aiyaa ndaa.

Kore tiniyeu nias ana siai, Kore ng'eno nayiari niata, naa yiari niyiolou ninko tinirao machine nar narip nankan, yiari ninko niyiolou tin aiji aipima sesen ltung'ani putum atiripaki nanka nairirikino, neiyiari sii niyiolou aitibira design naapashpasha nipik nanka, ana nayeu lkastomani, neiyiari sii niyiolou pashon einya e ng'amata ekila ng'amata petaa yiolo poolotu ana pashon nibung' nirip nankan, yiolo polotu ana nibung' nirip nankan.